Inetitoi ono chito olekiyoito boisioni?

Nyone nee meting'ung' iniker ni?

Tesetabtai eng kapkirwork akobo kirwoketab repsetab imbaret?

Tos kwakas ketesiet chepo piik chemi serikalit che ngelelinik kakimwai sait agenge?

Kaigai mwaiwech kiit nekinetkei iboishe sotab serikalit ichenge boisionik?

Tos iripti nee chepkondok chetile kelipani ako chekiwaleipaishe simoit ing koret

Icherun tuguk tugul chebo komonut en yu.

Imuche iororu kiy netesetai en yu?

Inetitoi ano chito olekiyoito boishonii

Inetitoi anoo chito olekiyoito boishoni

Imuche iororu kiy netesetai en yu?

Kiwaldagei ono boishoni en kasarta en korenwong

Ibwote iyoe boishoni netai, ororun agobo kerengung

Ochon tuguk chemile biik cheikere en yu

Tos ngalek ngirjo chokoip EACC ing sokat tos ipwati ile ipu sumbuanet

Amune sikobo kamanut koroi en bikab kokwengug

Ororun otindoniot amune sichome ala komechome boisioni

Ngalaletab agenge eng agenge eng kabatindet akkanyaindetab tiongikab gaa kelchinoikab kekere tuga atkan tugul

Iboishechini panganikab Tradco isaisaitai ano kampunitab isuzu asieku chingwai nepangani tugeshek kwai

Imuche iororu kiy netesetai en yu

Tos nrr peer to peer akepaishe saiti ing kokwonik ing Garissa

Inoe ngo en yu aggot tinnye kamanut ochon

Ochon tuguk chemile biik cheikere en yu

Amune sikobo komonut boisioni en kokwet

Oratinwek ochon chekororon cheboisien temik korutunen toritik

Kiyoito ono boisioni eng kokweung

Ineti engiineer kabatik akobo boisietab masiniek chekipane beek

Chito neiborchinote kiprotainik kobun Fort Jesus

Werto ne iborchin kwan ole kinyititoi Ecitizen

Kikonorto anoo koroi

Kichoptai anoo koroii eng kaa

Inetitoi anoo chito olekiyoito bosioni

Nyone nee matiit ngun iniker nii

Inetitoi ono chito olekiyoito boisioni?

Kero ile boisiet nekatestai eng kadingung nebo rapinik eng KCB.Ipirchi benkit eng nambengwa nemakitile kiiy ak inyoru walunet. tos iporye kolene noto

Imi ituisoti biik sipokat lakok eng kotap lajok chekikiwirta eng betutab easter, tuiyengung nebo tai kiotuye ak chorwenung Amina, saisai ope tuwai

Tos iyani kole ngoboishe biik chechang matatu kotoreti kochuchu chiletabke eng oratinwek amunee

Tos iyanii kole changindoap boisietab muswoknatetab kasari kokoibchi eng yaetab atebesiakab neranik eng emet amune

Tos lipanet ngiro nepaishe kila ilipanishee ako tos taretin ne

Ochon ngomnotet ak karik cheimokinigei en boishoni

Imuche iororu kiy netesetai en yu

Kocham oboiboinchinii tumwek kolene

Kasamin kamet nguun ichopchii account ab kilimall eng risap makat ichop ibapaishe wosap tos ichoptaii anoo

Imuchi iororu kiy netetai en yu

Tos kiistotoi anoo rerenetab boishonik eng neranik

Amun eng amunee asikobunchi kamangut duket nekeyote eng biikab emonoto

Tos amunee asikomakat kotoret polisiek chebo oret lakok ,biik chetinye kaimutik chebo borto ak biik koba oret komastanin

Tos kebwat nee akobo yautiet noto eng soket yekakinam chorindet kochore simetab kastoma

Tos iyanchinikee ak serikalit akobo konunetab nyumba kimi amunee

Tos nee chuletabgee nebo bortongung nebo kila

Ne tuguk chemakatin itile kipandit eng Kenya ako nee oratinwek chemakitin kosuup chito asikoisto kasoret

Kiomdo ono nii

Tos ibwote nee ndinger boishoni

Amunee sikobo komonut keyai boisioni

Kiyoito ono boishoni en kokwengung

Tos ipcheitoi anoo misharek kuk chebo arawet koyamin akoi kobek arawet

Tos itinye panganetab amitwokik nekisubi eng koingung ,ako iyae nee asikesub komnye

Iyaenee ya kenget karon eng kila betut

Tos iyae nee asimuch iyae boisiet komnyee eng gaa olematunun

Inetitoi anoo chito olekiyoito boisioni

Kampunishek chechang koyani lipanet ap simoit. Tos ipwoti kole karan ako tos nee oratunwek cherupe kampunishek sokopit ripset ing lipanet

Tos iyani kole ripei kisiet ngung boisietab soet komnyee, iyanii amune anan meyani eng amune

Amune sikobo komonut boisioni en kokwet

Amunee sikobo komonut koroi en bikab kokwengung

Tos une baishet ab simoit akitya ak lubanet en kokwani chechang

Amune sokoywei piik kosom chepkondok bankishek anan ko SACCO